ore entoki nayieuni toonkopisini tenilo naa oltung'ani aing'oru enkimpande yiolo entoki edukuya keyieuni eh, photocopy enkipande epapa lino wene ng'utunyi itokini sininye ayieu birth certificate ino pesipuni dii ninye tenaira oltung'ani le kenya enemira eitokini sii ayieu ajo sinanu naa inkardasini inonok enkisuma iterute certificate onkilasini isiet tenebo o certificate onkilasini ong'uan te sekondari ore pidipi nena nikintokini aya tenenyorrari nena certificates inonok pookin nekiyai entoki naji fingerprints nekiyai fingerprints amu ore finger prints inonok nemeeta likae tung'ani onyanyukie ore ake pekiyai fingerprints nepuoi taa asie search aatenetu aikata kinchori enkimpande ashu teniata irkulie makosani pookin niata basi ore ake peedoli ao ira oltung'ani sidai naa inakata naa kipuoi aigeroki enkipande.

Ore amu mayiolo taa nanu enkutuk oljaluo kake ke kumok ising'olioti le Ohang'ala oshi laning' eranyi naa sing'oliotin kulo oitishipisho oleng'. Neeku meeta duo osing'olio laidim nanu atejo kanyor, nemeeta duo olaidim atejo kaiba kake ore oshi enainining' beats o kulo sing'olioitin oji ohang'la naa sing'olitin lanyor oleng' naa siong'olioitin sii laitiship oleng'.

kanyorr nanu ena baye oleng amu uh, biashara ormatunda amu ore ena biashara ormatunda naa keeta faida oleng ees ena biashara eh, ntasati oleng hoduo naa kidimi naaji ataas eh, tesapuko aitayu olduka oji ole groceries kake isidai amu kulo tung'anak liabori oos kuna tasati naji noo mama mboga ore ena biashara naa ninche inje erripie inkang'itie enye nepuo aisumie inkera neesie nkulie baa kumok oleng niaku biashara ena sidai oleng ore sii ena biashara naa keyakikisha ajo etii endaa, endaa sapuk naidim naji esiana oltung'anak ainosa amu lasima nadake peyieuni impuka lasima peyieuni irmatunda te diet pookin oltung'ani neeku enetipat oshi ena biashara oleng naa esiai nanyorr nanu oleng.

ore kulo naa inkishu nitoki dii ninye aaku kisho empeku sidai oleng aa saiwal nagira naa awok enkare pepuo adaa tenijo asipu kuna kishu oleng nidol ajo inkishu sapukin napirr neaku kitodolu ajo inkishu olari naa nkishu sii empeku niaku inkishu kuna kake nkishu do sidain oleng.

kidimayu oleng petum ilaramatak iropiyiani esile tombenkii ashu ninye tolturruri le saccos naa kenare naaji naa sirkali nalo naaji aitetea kulo tung'anak peishori ajo sinanu naa kuna silen petumoki aisilenoi nesie imbiasharani neshuku naaji torkekun oje ore ilaramatak naa iltung'anak ake sininche laijio irkulie niaku kenare kuna services tesirkali enye kenare naaji naa ore tenkata olameyu naa keponu sirkali ae caution kulo aramatak tenkarake naaji hasara naimaitie ninche nitokini aisho iropiyiani naidim naaji ninche ashom ainyiang'unyie inkishu aasi neshuk naa kuna ropiyiani tene, tolari ashuk naa amirr nena kishu netum faida neeku kenare oleng nishori ilaramatak iropiyiani esile amu keshuk ore ake pedaa nkishu erishata naje nimirr neshuku nena ropiyiani niaku enetipat oleng tenishori amu kepuo aret ninche oleng.

Ore tenaing'or ena pisha nee empisha e zamani ena oleng', kitodolu ena pisha iltung'anak naa kajo tenijo aing'or naa kodi apa elakita tenkata sapuk oleng' e ukoloni amu tening'or ele tung'ani netiu ena osikari apa oitalaku ninye kodi tenkata e ukoloni, neeku kitodolu ajo kegira aitalak kulo tung'anak iropiani naje. Enkata apa ena naimaitie kenya enyamali sapuk eto itu etum entoki naji independent nee enkata apa ena torono oleng' kake kore eimu libaration oltung'anak lopa laatipika enkishui enye bata tenkaraki enkishui orkulie, kietuo kenya atum naboishu nelotu aaku olosho laidim ataretoi ate. Neeku embye ena sidai oleng' tenidol naa ena pisha amu kintadamu imbaa e apa.

Ore kuna naa imbaa e dijitali tiatua enkisuma, ore enidol tena pisha naa empisha ena nagirai ai project aitodol iltung'anak eniko tenes esiai naijo ene SDA nee embeye ena e tipat naidim ataretu nkera tenkata enkisuma. Neeku esiai ena e dijitali ninye ena nagira kulo tung'anak aitoduaya.

idol taake enegira olturrur aikunari tesiai empikata oropiyiani ore olturrur pokin ogira aitobirari naa idol amu ketumito faida kake ore olturrur pokin lemegira ainyialari, ogira ainyialari naa kepuo naa atum asara ore entoki nabo ee nayaki ilturruri metaa mepuo atum faida naa erupare kinyial erupare oleng ilturruri nemitiki meshomoito adol aya atum faida kake ore naaji tenetumi ilturruri oitashe neeta naa board of directors enye neeku keetae enkoitoi sidai oleng narripieki pemetii erupare atua ilo turrur naa idol ajo kelo ilo turrur abikoo nepuo aitobiru faida sapuk oleng niaku ore nyamaritin nagira ilturruri aimaa enaa erupare ninye duo enyamali sapuk oleng ore sii enkae naa iltung'anak oya silen nemeshuku terishata naishia ina naaji enkae nyamali nagira ninche aimaa naa ina sii enyamali naaji nemesidai.

eh, ore ilaranyak losinkoliotin lanyorr nanu oleng naa ilosinkoliotin naaji lormasae anyorr kulo aranyak orany isinkolioni liapa sinkoliotin loota orkilikwai oje naa sinkoliotin linkitishipa naaji oleng etii oltung'ani oji Nelson ng'otiek ore sinkoliotin lenyenak naa sinkolioni liapa likintadamu imbaa yeapa emurrano etii sii apa olikae tasat oitianye oji ole pakuo eeta apa sininye sinkolioni sidan oleng asinkolioni apa loota orkilikwai oje isidan apa isinkolioni lilo tasat oleng netii olikae tasat apa ooko oji ole mpaata ore sininye naa oreapa ewoko naa embaye naaji naitodolu orkuak lormasae neeku anyorr apa sininye isinkolioni lenyenak oleng.

ore ake pinepu olchani likinchooki tesipitali ajo mejing'a ashu mening'uno osesen lino naa kenare nishuko alo sipitali inapita ilo shani nintodol oldakitari nilo naa aliki ajo kaa nyamali eyaka atua osesen lino ore tenikinchori olchani laijo mening'ore osesen lino ebaiki nikiyaki enyamali naje naa kenare ake nemintoki naa aitumia amu kelelek naa kilo ayaki enkae nyamali naa kelelek asapuk oleng niaku ore ake pee itumore embaye naijo ina nishuk oladuo shani nilo aitodol oldakitari nijioki paa tenaa kidimayu duo naaji nikitumoki aibelekenyaki aishoo olikae shani naa loidim sininye atarare ina moyian duo niata ashu kindim naa airriwaki likae daktari meshomo naa, mikishomo naa abak.